Wore wifi , eeh oointanet naa entoki nabo, kake wore wifi naa kelelek alang teninyiangu imbandols le safaricom, neeku teniyieu nipik wifi esimu ino, eh ningas airony ina toki naitodolu wifi nilo settings ashu vile naitobiraki esimu, inie woji niirony, nipik wifi on, nipik ina security ashu inabolokinoto ee password, wore pee ipik, netumoki esimu ino aibunga, wore peenyor iltunganak kumok, naa keasishore enkata naado, naa kelelek sii tenitum, naa itumoki aingura vidioi kumok tenkata naado, metaa tenelaki kata nabo, nimitoki ninye adungo ambaka neishunye olapa

Ore ena pisha nitodolu olori opikita oltarakita lenkaina olchafu. Ore paa enetipat ena naa kitelelek esiai. Ore sii enkae ekenap ilo tarakita intokitin nairoshi, niteleki ilorori neeku kimaanisha ajo miumia iltunganak eesita esia oonkaik. Neeku ore kuna mashinini, kitelelek esiai naa kesioyo sii esiai enaa teninkorie naai tenaa inkaik naasita.

Ore ena pisha neitodolu biashara oormaembe ormashh no, irmashungwa ake emirita ele tung'ani naake ore maana enye tekila enkolong' keitodolu inchere ketii iltung'anak opuonu ainyang'u irmashungwa naakenya netum faida e afya neitodolu sii ajo enkoitoi natumie irkulie tung'anak mapato ashuu tenetum iropiani neitodolu ajoo ketii irmareita oitoti enaake eimu ena biashara namiri ilmatunda.

ore enkisuma oo ropiyiani naa sidai amu ,te niteng'eni iltunganak neyiolou ataas e budget neyiolou enaiko tenetum iropiyiani, nikifundishae eneikoni tenetumi iropiyiani, eninko teniramat nena ropiyiani. nikiutakini eninko tenitumi iropiyiani inook faida, neeku isidai enkisuma oo ropiyiani. amu ekibol idamunot, nikiutaa, nikitengen. eninko tenitum iropiyiani niata, eninko tenitum iropiyiani weninkunaa, iropiyiani niata tenkata napaasha, nikintegen sii enaikunari esiai ee oo ee esiai e uchumi enkata naifaa ninyiangu ntokitin we nkata naifaa nishum iropiyiani inonok.

Kore paa enetipat ena bae, naa keitodolu ajo etii esiai enkiremore omboosho, naa ore enkata pookin nairemisho iltung'ana namba nabo naa keiwang'ie esumash, ore sii engai, keiwang'ie aisinanisho tolmareita amu keidim nai oltung'ani atimira nena poosho, neisumie inkera, eidim sii atimira neinyang'u ai daa. Naa ore enkata pookin naatai esiai enkiremore, nedoyio esumash, nedoyio aisinanisho tolmareita.

Ore enaikoni tenetumi ena bae naa imboosho oshi kuna naaji imboosho sikitok. Naa ore enaikoni kiremi olchamba, neuni imboosho, neanyuni enjan naa temetai enjan peatai enkoitoi nabukokinyiki enkare nebukokini, neramati netumi nena poosho ore peyie epuko, amu kejo ilmaasai tenenap ilbenia, neenyuni metoyito, nekesuni, neari, negeli aijuljul netumi taa kuna poosho naatiu inji.

ore enyamali edukuya naimari eing'oruni iropiyiani oorkijanani, eton metii mafundisho sapuk enkop oormaasae, nayiolo ninche anaa irkulie ooreren aajo keetae oshi kuna ropiyiani nairiamariyie, na na naing'oru irkijanani pee epuo aasishore, neeku kutik iltunganak oleng ooyiolo. tenkaraki nemetii ina kisuma boo teidie. atua nkishu. neeku eton eitu itenkgeni iltunganak kumok..neeku ore naa amu meyiolo neeku mepuo aing'oru. ore sii tenakata sapuk ore esiai erupare, neitashe tenkoitoi natumie, elelero kuna ropiyiani naa ina pee idol ajo ata ninye tenetii ilooyiolo nepuo aing'oru. kuti sii ilootum tenkaraki ore enkumoi enye, neitu ees ibiasharani, neeku meeta ina golon nemeeta siii enkidimata naidimie ashom aing'oru nena ropiyiani.

Wore entoki nakira aasa tena pisha, nitodolu olairemoni obo, egira aitobirr irpaipi lenkare, oopikie ninye olshamba lenye enkare, neeku naa wore entoki nakira aasa, kegira aitobiraki peetumoki atubukoki olshamba lenye enkare, itodolu ajo wore ena kiremore, naa enkiremore naasitae tewueji netii enkare, neme enjan itegemea.

Ore enasiai temurua ang' nemetii tengaraki meyiolo iltung'ana kumok esiai enkiremore esiai oolmatunda neaku meuni tengaraki nemeyiolo tenaakeidim ilmatunda ataa tenkop natoyio netaa sii kutitik enkata ashu kuti enkata enchan neaku meyiolo iltung'ana, meeta inaakisuma naihusu enkiremore ormatunda neaku metii enasiai enkopang' pii.

Ore entoki nadamu tenapisha, na ore enedukuya keng'as aitodolu enkiremore onkitunkuuni, na ore entoki sapuk nadamu ajo ore apa yiok kibulu, nemesapuk enkiremore, na kegol apa petumi kitunkuu, enkigira ake ailokino ajo homo ng'oru tendaaji, homo toomonu kitunkuu, kake ore taata, netaa taata sapuk enkiremore onkitunkuuni, ata tenkop ang, neeku etaa taata kelelek entumoto.

Ore ena pisha namanyor nanu ena bae tenkaraki ore torkuak lang' nimikinya enkuruwe tenkaraki naa ekijo kengu inkirri niba sii bibilia, neeku manyorr nanu ena pisha tenkaraki ore enkuruwe naa entoki chafu neeku mikinya yiok torkuak lang'.

Wore eninko teniyieu niingerr kewon olkigeroto le kra, naa iindim ashomo iwejitin naigerishoreki, naaji huduma center, niya enkipande ino, nikigieri olkigeroto le kra, arashu, ilo iwejitin, neishooyo esiai oonkoompitani naaji cyber, wore pee itum oltungani otii inie, nikiigier esiai ee kea ilo kigeroto le kra nikinjori entoki naji pin. Pookin ake pee itum inia pin, naa tenilo cyber, nikigieri ilo kigeroto le kra ashu ilo huduma center.

Ore enetipat pee iyas ena bae naa kajo nanu enkisuma oonkera naayentelea after ashu baada idipa enkilasi eenkuan esekondari, nepuo sukuul ekolej arashu ene university naa sidai ena kisuma amu ekibal indamunot nitum aingura maisha tenkoito napaashari, naa ekintoki sii aitenken nikiboloki indamunot ontokitin niyieu nias.

ore enkoitoi naifaa, naibala neshilari naitelelk esotunoto e ushuru. naa ore ene dukuya metaa kelelek elaata, nitayuni inkoitoi naalakieki te simu, ore sii enkae kenare nisumi iltunganak ajo kainyioo esidano, elaata eushuru. ore sii enkae, nitadouni inkiasin aashu eleleki, oo ntokitin naanare nelakini ushuru. metaa ore iltunganak liabori nelak ushuru kiti. ore iltunganak loota ee enkishui nailepa nelak sii ninche ushuru nailepa.

Ore enyamali sapuk nanotito iltung'anak tiatua serkali orkereng'eti peyie ishiliwa iropiani e serkali naake ishelewa irmushaarani, nishilewa isilen oo looni naatudumutua lelo aasak le serkali itu elaki naake imaanisha sii ajo ore ata irmareita lenye naake enyamalu sininje tenkata pookin naishelewate itu ishoruni iropiani orkerenketi. Ore ata esiai e serkali naa kitashe nemelak serkali iltung'anak ootasakitia esiai enaa kulo loota isiaitin naasaki serkali enaa ile nchetare, ata enkare ata ositima naa kishiliwa pookin itu etum elaata enye enkata pookin naishilewate iropiani itu ishoruni.

Wore eninko tenirreren enkolong' niloito tenteke, naa wore enedukuya entoki nangas aas, kangas aingorru enkipande ai ajo kaata, nadung entiketi enteke, naa tenaa inkiuapin eboo aloito, naa lasima naata enkardasi ai e passport nayakikisha ajo aipimaki, naingoru enkardasi ee visa. Wore pee menkuapi eboo aloito, enaa ewoji ake neetii atua Kenya, naa lasima nalo aata enkipande ai, paatumokini aiishoo orusa lalotie.

Ore enaiko peyie autaa eninko peyie imput ore ene dukuya tang'asa mputa nkarn inonok enaa enaikununo te nkipande, nimput ewueji ning'ua, we wueji niloito, we nkolong' niyeu nilo, ore piindip aiputa nena tokitin pookin, ore piibaya musho ning'oru enkoitoi nalakieki naji paybill, ore pee measisho ina neetai entoki naji Mpesa STK ashu prompt nirony nekiriwaki orkilikuai te simu ino niirony, nipik Mpesa pin ino nitumoki taa atalaa. Naa ore eninko teneeny ina ees, nintumia naake enkoitoi e pay bill ore ake pee eeny ees, ore tenaa ilo tung'ani duo lekiretito ashu lenkigira autaa nekiindim ninye atipikaki tenda alo natii nekilaaki nekiriwaki ina code, nipik ine wueji nenare nilakie.

ore ena mashini naa keji laptop, naa kanyor oshi ee emashini naji hpmtenkaraki naa tenirony naa kesioki esiiai, naa keneneng' sii enapata, naa kibung' sii wifi ashu internet tesiokinoto naa kitelelek esiai pooki nabaa anaa eniyieu neyas.

Ee ore eneikununo ene "ee epaayia supa, amaa ilepa duo taata tikit ashu emikiliepie tikit nalo olkejuodo amu ilepa ngole eilata engari kewarie, neeku naa ore taata enoshi oji nikintalaku mia amisini, maitalaku mia mbili pee kitumoki naa atushuku nena pisai eyilata nikitum siyiok inkiti faida".

ore ena swali kaidim atejo ee najo sii a a tenkaraki ore matumisi e internet netabolo emilango nalala e research. neeku kidim iltunganka aisuma intokiitin kumok, neitobir e research enye tenkoitoi naishaakino. tenkaraki netabolo nkoitoi kumok naatumieki imbaa naataasate apa too nkolong'i natulusoitie. kaidim sii ataejo itadowuo ina siai e internet graduates abori tenkaraki etasapuka taa esiai nai copy kajo copy. ore ake pee idol entoki nitoduaa te internet niger anaa enaikununo neeku kiiger ana enaikununu. naa kiken ina graduates idamunot, neeku miidim aingoru ee enkae ngeno eimu enkisuma oo bukui, neeku itumiae oleng aapurie, enetemata aahu apuri esiai pooki e research.

Ore entoki nabo sapuk nayau enkibooret naasishoreki mashinini, naa kiidim atorruoi, naa keku ilo enkata sapuk eton itu itobiri, naa enkibooret edukuya ina, ore si iltung'anak oosishore mashinini, na kumok lemeeta ina ujuzi, neeku naa kelo neetae emashini nemeetae oltung'ani oota ina ng'eno naitumiarie ina mashini. Neeku nena embaare nai nanu naidim atejo, isapuketaa nkibooreta. Na kelo si na teniyau emashini na kegol, elaata teningomboa alak, alang tenilak iltung'anak lonkaik metaasa inasiai.

Wore ena pisha nitodolu esimu enkaina, naa wore embaye etipat tenabaye ashu tenapisha, naa wore iata enasimu, iindim airrorie iltunganak tenkop nalakwa. Indiim sii aitumia aisumare tenitu iindim ashomo darasa, iindim aitumia aisumare, iindim aitumia ataasa research, iindim aitumia airriwayie iropiyani, neeku emashini etipat ena oleng'.

Wore entoki naidim atejo kekira aasa tena pisha, nitodolu intomonok naakira airemisho, negira aakesu, naakira aakesisho tolshamba. Neeku itodolu ajo ketii sininche intomonok esiai enkiremore

Ore entoki naidim atiaaki ilo arewani loltukutuk, ee iyakaki kuloolan kiserian. Ore peejo, kaayayie miambili, ai iwuayie mia amisini amu melakua ketaana inewuei oleng' irkuti daikani ake nibaya ashukunye naakaitoki sii ake aisho engai siai enooshiake neaku mikintoki ailepakinye.

Ore entoki nabo etipat naitodolu mutandao eimu kuna Twitter Facebook tenebo o TikTok eeidim iltung'anak ootii erikore aitodolu imbaa naasita tiatua nkishu eimu kuna tokitin pookin. Eidim atoosh impishai, eidim sii mee lasima peebaya iltung'ana pooki entumo, eidim airoro neirekoodi neirriuni. Eidim sii atabaiki iltung'ana lemetii nena tumoritin neaku eitelelek enkoitoi neibaikinye iltung'ana kumok alang' lootumoreki tiatua nkishu. Neaku kaidim atejo ore mtandao neenkoitoi sidai tinitumiai tenkoitoi naishaakino metaa metii oltung'ani omenaa olikae kake keidim oltung'ani atimira sera enye eimu Twitter ashuu Facebook tenebo o TikTok.

Wore naai entoki naidim atiaki olainyiangani, naa wore oshi iljacketi oigero, wore enkata sapuk, naa kitumiyia aalimunye ilomon tofauti tofauti . Kiindim oltungani ataa kigero peyie elimunye biashara enye, wore tiaikata naa kigeri enaa enkoitoi naisumieki iltunganak, metaa teniim nedol ajo wore aishopito ele jacket kigiero eh irorei fulani laa teniisum, nitum enkisuma tofauti kake wore ilimigero naa kelelek naa amuu ketumoi tee pookin wei, nemeetai gharama napoi aitobirie, kake wore kulo oigero naa keshomoki gharama napaashari pee etumokini aigero lelo omon.

Ore enaiko tenaliki naakajokiai apaaya , etoshorooyie oltung'ani nai litanapua lotadowuo eton eitu adou nanu olola lai neaku ore eninko amu intoki ake ashukunye taisere teniata nambari enyenak esimu niwoshoki nijoki etii olola litoshoroyie lemeolino nekishoriki taisere. Ore peemeneija ai entushukoki naa mashomo aing'oru iloola lai laitorrayie aing'uraa tenaake ilo tung'ani oitadoyie.

ore oltungani pookin lemeingero esiai naa kenare oshi ninje neiput zero arashu metii, maata arashu nill keji nill returns neaku ore olntungani pookin lemigero naa kenare neiput returns arashu metii returns tiatua empalai e KRA na keiputi oshi kila olari engor intarikini tomon uni olapa le ile.

Ore enedukuya najoki kang'as airoroki naliki ajoki kamaa enkaji nigira aing'oru kenoolgilat aja? Kokuni, kenabo, kaare ashu kenabo ? Kamaa, kebaa olmarei lino? Ore eneikununo ekiata inkajijik ormareita sapukin oloolmareita kutiti, keyie openy tenaaiata olmarei naliki sii bei, naliki bei ajoki ore kiwango oorumii are nemenyaanyuk orumii uni neaku najii neija aiko tenaliki ajo kunaajijik kiata, kiata sii naataniki orbarabarani nikiata naalakuaniki neaku kutegemea oesiai niyounye enaaji naayie oliki yiook naliki ajoki kelaki sii enkare nelaki, ositima mee tenebo okodi enkaji kake kelaki ninche tenkoitoi napaashari.

Ore enetipat teneasi ena siai enkiremore oo nyanya, naa keakikisha ajo inotito iltunganak ilnyanya sidan inguaa olchamba aton eitu erroyo, keakikisha sii ajo ore sii ninje ilairemok loo nyanya netumito mapato sidain eeimu enkiremore enye neeku teneeku eewa osokoni, naa kiidim sininye anotie iropiyiani naaramatie ilmarei lenye, oo naaramatie sii enkiremore enye.

Ore enaidim atiaaki olainyiang'ani tenkaraki ore orvacado naa inchilingini onom naa kegol tumoto ore taata enkumoi oorvakadoni oounitoi tenkop e Kenya naa kegirai aaya inkuapi eboo nuuko ore ele sokoni liatua olosho le kenya nemeekure etumi irfakadoni tenkoitoi nalelek neeku ore peeilepa bei abaya ine naa tenkaraki ina nemeetai sii tenakata tosokoni nemeetai tenakata irvakadoni kake teneitoki aaku ketumoyu nebau enkata namiri naa kiaku kedou bei.

Wore enaiko oltungani, teneyiou imbarakinot naasuj, eh oltungani esiai e kra pee etum empalai arashu certificate, naa wore enedukuya, ingas ayakikisha ajo ishomo ina portal ee kra nipik kra pin ino, nipik password, niakikisha ajo injibuo ee swali natii inie ee security pin ino nipik nilo niakikisha ajo ifaila returns inonok enaa enaishiakino, nintoki airony enkae woji netii inee , netii ewoji nigiero TCC certificate niirony, nidaunlood, nelotu esimu ino aashu eenkoompita ino nikira aitumia, nitumoki taa aidaunlooda nitumoki ainoto certificate.

Ore enaidim atiaki ilo tung'ani na ore tene wueji neme endaa ake, kinchooyo isinkoiloitin, ekiita sii oshi inkulie kiasin anaa eiwueji naarieki enkare. ekiindim sii aitobira nikipik imaua nikikus. Ekiata sii enkoitoi, ewueji nikipik ewuei nedalare nkere. Ore sii enkae na tenilak ena package enaa birthday ashu ene nkolong' natooiiwuoki ena kerai, naa itum sii offer ewuei nedala nkera, naa itum sii enkeki. Neeku ore ntokitin pookin naipirta enkolong' natooiwuoki enkerai, naa itum tene ata esiai oo mpishai, tenipona inkulie ropiyiani, naa indim anoto nena tokitin pookin tene wueji nebo.

ore entoki naidim atejo, naa ore enaikoni peyie meitokini aing'ialaa imali esirkali, keyieu naa ore kuna rubat naapashipasha esirkali oshi naituia serkali aasujie imali enye, naa kenare neitashe te mpijan, nesujaa, eetae auditing eetae eacc naa kenare naa ore nena pokira are nesuj oleng aakikisha aajo ore ewueji pookin netipaki iropiyiani esirkali negirae aitumia anaa enaishaakino. neeku ore pookin rubata esirkali naishooki esiai pee erip neyakikisha ajo kegirae aitumia iropiyiani esirkali tenkoitoi nanare, naa kenare naa pee eya erishata enye, nesuj naa neyakiksiha ajo ore iropiyiani pookin naishooki ata aserkali orkerenket naa kegira aitobiraa.

Ore entomononi ashu entasat nanuta naa kenare tenelo clinic aiteru orkekun ake oiteiki ajo kanuta nelo clinic ore clinic edukuya naa ikimpimi ajo aiakikishia ajo inuta ore eniare ning'urari entoki naji NAC, profile ino nipimi neyiolouni ajo kaa group osarge iata kakwa moyiaritin idimayu niata tosarge nikinkilikuani tenaa inoto nkulie kerra toonkolong'i naatulusoitie tenaa kina ene dukuya nikiwoshi empisha oshi taata nawoshi aingorr intarikini ashu kebaa ina nutai, aikunaki neija.

ore enaa ndpuo erubata e kra garisa county. netaretuo ilo kerenket. peyie eeku ore elaata ee kodi nilepa. naa tenilep kodi nasotu orkerenket maate. naa ore sii te nkata eoroto oo mpisai naai naapuo irkerenketi, naa kimaanisha ajo kilep sii ninche, nena ropiyiani naatum. etaretokito sii mibung'a iltunganak oshi loogira ailany eitu elak, kodi. neeku enkae toki naisadia ina ,neetuoki sii aaretoki iltunganak metabolo nena pin enye e kra. neeku nena nkpitoi naataretie sirkali eimu kra pee etumoki aataret iltunganak le garissa county.

Ore nai entoki nidim ataasa, teneeku itu eyau olainyang'ani erisit enye, naa lazima niata yie initipika apa nena risiti olainyang'ak pookin likinyang', ning'as alo aing'uraa inkamerani eh kuna naji ine CCTv oshi narrip nenewojiting obiasharani, ning'or tenaa keewuo apa ilo tung'ani inewueji ainyang'isho, nitumoki taa ashomo aing'ura towuejiting inonok oshi nigerie data ino pookin, niakikisha ajo ewuo apa ele tung'ani ene, nena tarikini, ore pidip ai thibitisha pinoto ina risit, ninkilikwan enkarna enye, ninkilikwan ajo ropiyiani aja etalaa, pitumoki atushukoki. Ore pemetii, naa keeku naa meeta entoki nishukoki.

Ore entoki naidim atiaaki naa ore eton itu interu biashara ino , tujuro tayiolo enintayunyie iropiyiani ina biashara naa tonyuaa peminteru ina biashara te sile . Ore pindip atujuro , tayiolo enintayunyie nena tokitin nimir tenaa nkamuka, ingoru iwuejitin neelelek , nilo ayawunyie, tayiolo sii incheriani e kra naipirta imbiasharani. Ngoru sii irkulie tunganak otaasa nena biasharani , nchoo kintengen, nikiutaa , pemilo ake aiteru biashara namismis nemiyiolo eninterunyie.

Ore enaidim atasa tenjo olainyiang'ani inyialate ilolan naa kesipa ajo tolduka lai inyiang'ua naa kaibelekenyaki pee meeku inyialate intokitin enyenak nelo hasara naa kaidim nanu atalaa ina hasara naisho ninye enkibelekenyata aisho olola sidai tenkaraki entaisere pee malo aing'uaa netumoki sii aipotu irkulie ainyiang'ak mainyiang'a.